Wa mbere mũndũ nĩ abatiĩ kũmenya ũrĩa angĩthiaga thoko, na makĩria thoko ici nene nene ũndũ arĩhotaga kũgũra indo ciake. Nĩ ũbatiĩ gũbundithia mũndũ ũyũ angĩkorwo nĩ gũcagũra nyanya kũrĩa arĩcagũraga, indo ta cabbage na spinach ohamwe na waru. O ho mũndũ akĩruta ũndũ ũyũ kana rĩrĩa ũramũruta kwambia biacara ta ĩno ya thoko, nĩ ũbatiĩ ũmũbundithie ũrĩa arĩara, arĩaranagĩria na customers ake kana andũ arĩa maroka kũgũra hau thoko-inĩ yake. O ho no mũhaka ũmũbundithie ũrĩa arĩhotaga gũbanga mbeca ciake, ũndũ atarĩhotaga kũrĩa mbeca cia wĩra, nĩgetha wĩra ũcio wake ũthiĩ na mbere gũtherema.

Rĩrĩa mũndũ araruga, araruga, harĩ indo ingĩ ũngĩhota kũhũthĩra rĩngĩ wa indo ici tũrona haha mbicainĩ. Wambere nĩ mwaki, mwaki handũ ha kũhũthĩra mwaki wa ngũ, no ũhũthĩre mwaki wa makara, o hamwe na ngasi, kana mwaki wamaguta. Ĩkorwo nĩ handũ ta haha hakũrugĩra, handũ ha kũnyitĩrĩra, riko rĩaku na mahiga, no ũgũre njĩko, kana gathitobu, karĩa ũrĩhotaga kũrugĩra. Oho handũ ha kũruga na thuburia, no ũruge na kĩndũ ta nyũngũ, kana pan na nĩ ĩteithagĩrĩria mũno rĩrĩa ũraruga, oho handũ wa gũkunĩkairio ciaku na thuburia, nĩũbatiĩ wethe gĩkunĩko, kana ibati, rĩrĩa ũngĩhota gũkunĩka irio ciaku, rĩrĩa ũraruga.

Rĩrĩa ũraruga waru no ũciruge na njĩra mwanya mwanya. Wa mbere, no ũhote gũcitherũkia na wacitherũkia, no ũruge na gĩtoero kĩa indo ngũrani, no wĩkĩre mboco, minji, ndengũ, ona indo ingĩ kana nginya nyama. O ho, kũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩruga waru ici ũhote gũcikia thĩiniĩ wa maguta na irio icio nĩ cikoragwo cirĩ thaka mũno na maita maingĩ nĩ ũkoraga nĩ ciendetwo nĩ ciana. O ho, rĩrĩa ũkũruga irio icio cia maguta, rĩmwe mũndũ nĩ abataraga gũtemanga tũnini tũnini, nĩgetha ũndũ cingĩhota kũingĩra kanua. Oho rĩmwe harĩ mawaru tũĩtaga tumbukiza na no ũhote tu gũtherũkia waru ici na cũmbĩ na maĩ manini, na ciarĩkia gũtherũkia, nĩ ũguo no cirĩke.

Rĩrĩa mũndũ arabatara gũthĩnja mũndũ, nĩ harĩ maũndũ abataranĩtie gũkorwo athomeire. Ĩkorwo nĩ gũthĩnja kĩndũ ta ngoro, no mũhaka ũkorwo ũthiĩte thukuru na ũgathomera maũndũ ma ngoro. Oho, nĩũbatiĩ gũkorwo wĩna ũgĩrĩru kana ũmenyo wa ũrĩa mũndũ athĩnjagwo kana kũndũ fulani. Ĩkorwo nĩ kũhe mũndũ ta mwana kana kũruta mwana thĩiniĩ wa nyũngũ ya ũciari wa nyina, maita maingĩ ũkoraga ndagĩtarĩ ũcio no mũhaka akorwo na ũmenyo wa ũrĩa agũtema kĩ hau nda-inĩ nĩgetha ahote kũruta mwana atakũmũtihia. Maita maingĩ arĩa marutaga wĩra mathibitarĩ-inĩ, makoragwo mathomeire mathibita mathukuru ma maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ na maita maingĩ ũkoraga andũ aya marathoma mĩaka mĩingĩ makĩria ya mĩaka kinya mũgwanja.

Andũ mangĩamba kũrema nĩ ũkoraga gĩcigo kĩu andũ marĩ nĩ kũgĩaga na mogwati maingĩ mũno. Andũ mangĩambia kwaga kũruta mawĩra makwambia wũici, ũgakoraga hĩndĩ ĩrĩa andũ marainũka mĩciĩ-inĩ yao hwainĩ makiuma mawĩra nĩmarahũrwo na magatunywo indo ciao. Ũndũ ũyũ no ũrehe mathĩna maingĩ mũno tondũ nginya ciana ciitũ citingĩhotaga gũthiĩ mathukuru kĩroko nĩũndũ wa wĩtigĩri, kana tondũ aciari nĩmaretigĩra gũcirekereria ciinũke nĩũndũ wa kũhũrwo nĩ akora acio makĩmatunya kĩrĩa menakĩo. Andũ mangĩrema kana mambie gwĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire, nĩũkoraga mawatho ma thirikari, nĩmara, andũ nĩmaragarũrũka mawatho ma thirikari. Na mũndũ angĩnyitwo nĩũkoraga nĩathiĩ nĩohwo na nĩathiĩ njera, ũndũ ũcio ũtũmaga maisha make mambe mathũke, na andũ arĩa mamũrigicĩirie aciari ake, ciana ciake ohamwe noanga mũtumia wake kana mũthuri wake, nĩmagĩaga nginya mĩrimũ ya mwĩrĩ nĩũndũ wa kũgĩa na meciria maingĩ nĩũndũ wa mũndũ wao.

TV no ĩgũthũkie kana ĩtũme maitho maku maikare marĩ o mega. No nĩkũraringana na ũtheri wa TV yaku na handũ harĩa wĩikaraga rĩrĩa ũkwĩrorera TV ĩyo. Rĩrĩa waikara handũ hakuhĩ mũno na TV, nĩũkoraga maitho maku nĩmaramũkĩra ũtheri mũingĩ ũrĩa ũrahota gũthũkia maitho maku, na maitho maku noũcũngĩrĩrĩe kwagaga kwonaga wega. Rĩrĩa mũndũ aikara haraihu na TV, nĩũkoraga ũtheri ũrĩa ũraingĩra thĩiniĩ wa maitho make nĩ mũnini na ndũngĩhota kũmũthũkia maitho. Oho, rĩrĩa mũndũ ahũthĩra ũtheri mũingĩ rĩrĩa arahũthĩra TV yake kana rĩrĩa arerorera TV yake, ũkoraga maitho make nĩmarambia gũthũka na ndarona wega kana nĩ arambia kuona maciringimaciringi na thimũ yake. Ũndũ ũyũ no ũcũngĩrĩrie maitho maku gũthũka na wambi nginya gwĩkĩraga macicio kana gwĩkĩraga maitho maku ndawa.

Rĩa mbere kũhũthĩra rũrenda rwa M-PESA kũrĩha ũũ nĩ ndagereire mathĩna maingĩ, tondũ wa mbere ndiamenyaga mũndũ abatiĩ gũthiĩ ha. Hĩndĩ ĩyo ndarĩ na ũmenyo tu wa gũtũma na kũamũkĩra mbeca rurenda-ĩnĩ rwa M-PESA hamwe na kũgũra kandi ya thimũ, no ndiarĩ na ũmenyo wa kũrĩha na M-PESA ũkĩhũthĩra Paybill. Thutha wa ũguo, mũthenya ũmwe nĩ ndathire kũgũra iriia na rĩrĩa ndageririe kũamba kũmĩhũthĩra, nĩ ndagereire ihinda iritũ mũno, ndarigirwo nĩ atĩa ngũĩka na ngĩra mwene nduka ahote kũndarĩria kana oye thimũ yakwa arĩhe, nĩgetha hote kũmũtũmĩra mbeca ciake.

Niĩ ndire na thĩna na kũhaicio kwa bei yaku no nĩngwenda mũno mũno ũtũĩcirie tondũ ũngĩrora maita maingĩ ithũi tũtiongereirwo mĩcara itũmĩcara itũ, mĩcara itũ no ĩrĩa ĩrĩa na wee nĩũratuongerera marĩhi ma nyũmba ndagũthaitha ũhote gũtũĩciria. Tiatĩ ndiramũĩciria nĩndĩramũĩciria mũno, no maũndũ ma nyũmba ĩno nĩmatũĩkĩte maritũ mũno, wambere biru ya maaĩ o hamwe na thitima, nĩyambatĩrĩte mũno na nĩkio ndĩronire reki ndĩmuongerere marĩhi ma nyũmba nĩgetha hote kũrĩha maaĩ macio ohamwe na thitima ĩyo. Ndamũhoya mũngirĩrĩrie na mũthikĩrĩrie tondũ ti kwenda gwaka nĩũria maũndũ maikarĩte bũrũri ũyũ.

Rĩrĩa ngũhuthĩra rũrenda rwa thirikari, nĩngereire maũndũ ngũrani ngũrani ta riria ngũ rĩrĩa nda-rinjicitaga SHA. Wa mbere nĩ ndambire kugiĩka mũno tondũ niĩ ndĩ mũrutwo na ndabatiĩ gũkorwo thĩiniĩ wa kandi ya aciari akwa, no nĩ yambire kũrega na niĩ nda force -agwo rĩu kũrĩha kandi yakwa ndĩ mũndũ kĩũmbe na ndingĩahotire ũguo tondũ wa mbere ndĩ mũrutwo. No nĩgwakinya nĩ maũndũ ma gĩthomo ndiathĩnĩkire ona hanii tondũ ndĩna ũmenyo. Rĩrĩa nda-aplayaga guthiĩ thukuru wa university maũndũ macio nĩndahotire gũtangĩkĩrwo naihenya mũno, tondũ nĩ ndarĩ na ũgĩ na ũmenyo wa maũndũ macio. O-ho rĩrĩa ũgũthiĩ ku apply maũndũ ta passport na gĩbandĩ, macio mati thumbũraga mũndũ mũno rĩrĩa wĩ mũĩrĩtu mũnini kana mwanake munini tondu nĩũkũhota kũnyita maũndũ macio o-naihenya.

Rĩrĩa matereba maratwara ngari matarĩ na wĩigĩrĩrĩki, ũũ wĩigaga maisha ma andũ arĩa makuĩte kana andũ, ahũthĩri a barabara ũgwati-inĩ. Mũndũ angĩringwo nĩ ngari no arĩkie gũkua, kana onje ona rĩmwe kũrĩ andũ arĩa mateaga mĩoyo yao nĩũndũ wa mĩtino ya barabara. Rĩrĩa ndereba aratwara ngari arĩ mũrĩu kana arĩ mũrwaru na nĩ akanĩtio gũtwara ngari, ũkoraga maita maingĩ nĩ maremagwo gũtwara ngari icio na magacũngĩrĩria mĩtino ya barabara ĩrĩa ĩrehaga hathara nyingĩ mũno. Oho rĩrĩa andũ marakĩra barabara matarĩ na wĩigĩrĩrĩki ũkoraga andũ acio nĩmaringwo nĩ ngari na amwe no mate nginya mĩoyo yao.

Wambere, rĩrĩa mwana aciarwo arĩ mathibitarĩ-inĩ, nĩ ũkoraga ngarama ya kũrĩhĩra ciana icio rĩrĩa cia ciarwo ĩkoragwo ĩrĩ igũrũ mũno, mũno mũno mathibitarĩ-inĩ ma kiũmbe na mathibitarĩ-inĩ ma thirikari ũkoraga andũ nĩ aingĩ ũndũ marakoma marĩ erĩ erĩ gĩtanda-inĩ. Mwana ũcio arĩkia gũthiĩ thukuru, nĩ ũkoraga mwana ũcio ena ngarama nyingĩ na mangĩkorwo marĩ ciana igĩrĩ kana ithatũ ũkoraga mũciari ũcio nĩ arahatĩrĩrĩka tondũ ciana icio nĩ irabatara bithi, nĩ cirabatara irio, nĩ cirabatara maũndũ mothe ma cukuru, karamu, fenjo na mabuku mothe. Oho, nĩ ũkoraga ciana icio nĩ cirabatara kũrĩhĩrwo ngari ĩrĩa ĩrĩmatũaraga cukuru na ĩkamainũkia hwainĩ.

Rĩrĩa mũndũ ena arata wĩrainĩ nĩ ũkoraga nginya mĩrutĩre ya wĩra kũrĩa nĩĩhũthahũthaga, wambere mũndũ arĩ wĩrainĩ angĩrĩkia kũrwara nĩ akoragwo na andũ arĩa angĩra mamũteithie kana mahote kũmũtwara thibitarĩ, oho mũndũ ena thĩna kana ena arata kana ena gathĩna handũ nĩakoragwo na rata arĩa angĩhota kwĩra mamukombithie onakorwo no mbeca nini ahote kwĩruta ũgwatinĩ ũcio arĩ, oho rirĩa mũndũ aremwo gũka wĩrainĩ nĩũndũ wa itũmi mwanya mwanya, nĩũkoraga ndũngĩaga mũndũ ũrĩa ũngĩthie akunyitĩrĩre wĩrainĩ ihinda rĩu ũtarĩ kuo.

Kũrĩa wega, nĩ gũteithagĩrĩria mũno mwĩrĩ gũikara ũrĩ mwega na ũtarĩ na mathĩna ona hanini. Ũngĩthie thibitarĩ nĩ ũkoraga, andũ nĩ maratarĩrio ũrĩa mabatie kũrĩa mĩrĩre mĩega, rĩrĩa mũndũ atarĩ na thakame, maita maingĩ nĩ ũkoraga akíĩrwo anyue maĩ maingĩ na arĩe manyeni maingĩ nigetha thakame yake ĩhote kuongerereka. Oho, rĩrĩa mũndũ aranogora mwĩrĩ, mahinda kwa mahinda, nĩ ũkoraga mwĩrĩ wake nĩ ũraikara ũrĩ mwega, gũteng'era gwake gwa thakame nĩ kũraikara kũrĩ kwega na gũtĩre maguta maraikara mwĩrĩ-ĩnĩ. Mũndũ angĩteng'era, kana ona arũgage na mũkwa maita ikũmi harĩ mũthenya nĩ ũkoraga ũndũ ũcio nĩ wateithia ũgima wake wa mwĩrĩ mũno na ũkamũteithia ũndũ angĩhota gũikara arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Mabarabara-inĩ ma Kenya nĩ ũkoraga mena mawatho ngũrani ngũrani. Mamwe mamo nĩ ta, rĩrĩa ndereba arenda kũhĩtũka ngari ĩrĩa ĩrĩ mbere yake ndabatiĩ kũgerera mwena wa ũmotho abatiĩ kũgerera mwena wa ũrĩo. O ho o barabara nĩ ĩkoragũo na cibindi yandĩkĩtwo gĩbaũ-inĩ ĩrĩa ndereba abatiĩ gũthiĩ nayo na ndabatiĩ gũkiũkia hau tondũ angĩkiũkia hau no ũkore nĩaracũgĩrĩria mĩtino ya barabara. O ho rĩrĩa barabara, matawa ma barabara maakana marĩ matune, ndereba o wothe abatiĩ kwamba kũrũgama andũ arĩa marahĩtũka na magũrũ mambe mahĩtũke. O ho, rĩrĩa ũgũthiĩ barabara-inĩ, ndereba ndabatiĩ kuuma nja wa rami harĩa ĩcoretũo tondũ, tondũ harĩa hakoragũo hatĩgĩtũo hakoragũo harĩ ha andũ arĩa marathiĩ na magũrũ kũhĩtũkĩra.

Mĩgomo thĩini wa Kenya ĩkoragwo nĩũndũ wa itũmi mwanya mwanya, maita maingĩ ũkoraga nĩ andũ matarĩhĩtwo mĩcaara yao kana rĩngĩ mbeca ciao cia nyongerera nĩcikarĩte mũno itakuuma. Oho andũ rĩmwe nĩmarũrũnganaga kana makagĩa mĩgomo ta mandagĩtarĩ nomagĩe mũgomo rĩrĩa ũmwe wao arĩkia kũragwo kana rĩrĩa mataraheywo indo iria cibataranĩtie cia kũruta wĩra. Kũrĩ hĩndĩ mawakiri magomete thutha wa ũmwe wao kũrathwo nĩ mũndũ thuutha wa kũmũhota ciira. Nĩũkoraga macio nĩmo maitũmi imwe iria itũmaga andũ marũrũngane.

Rĩrĩa andũ maratua matua ma gĩthurano, nĩhabatiĩ wa gũkorwo na maũndũ ngũrani ngũrani. Wambere nĩ ũma. Rĩrĩa andũ marĩkia kũcagũrana, na kura icio nĩ hĩndĩ ciratarwo, habatiĩ gũkorwo na ũma o mũndũ aheywo kura iria acagũrwo nacio. Oho andũ arĩa marĩ kũu thĩiniĩ mabatiĩ gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wa o kura o kura, gũtigakoo na kura nĩ ikura kana mũndũ nĩ ũgũcagũrĩtwo age gũcagũrwo tondũ kura ciake nĩciarĩkia kũũra. Oho andũ nĩ mabatiĩ gũkorwo na ũma na matikahote kũiyĩra kĩthurano kana makongerera mũndũ wao kura nyingĩ nĩgetha ahote kũhotana gĩthurano kĩu.

Mũtugo wa mathomo ma Kenya nĩũ, nĩũkoretwo na maumĩrĩra mega, no nĩmabatiĩ, harĩ maũndũ marĩa mangĩhota gwĩka nĩgetha mathomo maitũ na maumĩrĩra ma ciana ciitũ mahote kwagĩra makĩria. Wambere, arimũ rĩrĩa marabundithia mathukuru-inĩ nĩmabatiĩ gũtiga gũbundithagia ciana iria cihana tarĩ cio njũgĩ na gũtigaga ciana iria itaranyita maũndũ. Mabatiĩ gũbundithagĩa ciana ciothe na makoo na wĩigĩrĩrĩki ũndũ o mwana nĩ arĩnyitaga kĩrĩa arabundithio. Oho wakinya nĩ hĩndĩ ya igeranio, gũtigakoragwo na thukuru iria cirĩonaga kĩgeranio mbere kana iria arimũ marĩonaga kĩgeranio mbere na makahota kũge, kũhe arutwo ao macokio ma ciũria icio. Ũkoraga ciana icio nĩcirahĩtũka gũkĩra iria ingĩ, na iria cingĩronire mĩeke thĩiniĩ wa mathukuru macio cingĩrathire ũgakora nĩciraga.

Mbere ya gũthambia nguo kana mbere ya gũcihũra nĩ ũbatĩ wambe ũcibange, wambere mũndũ ambaga gũtigithũkania nguo ĩria cia white kana cia rangĩ mwerũ na cia marangi mangĩ. Thutha wa ũguo nĩ ũbatĩ ũhũre icio cia rangĩ mwerũ kando na warĩkia gũcianĩka nĩ ũbatĩ kwambia ici ingĩ na ũgĩthambia ici cia marangĩ mangĩ nĩ ũbatĩ wambe ũcibange onacio, wambe weherie tishati na mĩgutho ũmĩige kando tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhũra nguo cia thĩiniĩ na kĩndũ kĩna gĩko ta thogithi. Koguo ũbatĩ wambĩrĩre na nguo ĩria ĩtarĩ na gĩko mũno ta tishati na maburana thutha wa ũguo no ũhũre mĩgutho na ũrĩkie kũrigĩrĩria na thogithi.

Rĩrĩa mũndũ arahũra nguo na moko rĩmwe nĩ ũkoraga kũrĩ handũ nguo ĩyo itanathere, na ũgakora nguo ĩyo ũngĩmĩthambia maitha ta merĩ kana matatũ ĩtegũthera, ũkoraga nguo ĩyo nĩ yambia kũgaca. Oho rĩrĩa mũndũ arathambia nguo na moko, nĩ ũkoraga maita maingĩ nĩ arainamĩrĩra. Ũndũ ũyũ no ũhote kũmũrehera mathĩna ma mwĩrĩ ta kũrwara mũgongo, kana nginya magũrũ. No rĩrĩa mũndũ arahũthĩra macini ahũraga nguo arugamĩte, harĩa ainamagĩrĩra, no harĩa aranĩka nguo icio. Na rĩmwe macini nĩ yũmagia ngũo icio ũndũ ciauma haũ no gũthiĩ gũkũnjwo na kũhũrwo bathi. Oho, rĩrĩa mũndũ arahũra na moko, nĩ ũkoraga ni aroya ihinda iraya, gũkĩra ũrĩa angĩahũra na macini.